Ore ena naa enkare egirai aitega ashu egirai aibok peyie etumokini aataramatishore asho etumoki ltunganak aitobiraki peetumoki ainosie inkishu asho aitookie intare ashu epik masaa enye maua enye o endaa enye pooki naunito peye etumoki atubulu emeeta batisho ashu emeeta ntokitin nagira aimaa sapukin peetumoki sii ninche aitumiya endee enye enaake

Ore naa ale naa nkifuganare ashu aifuga inkitejo noshiyaa peyie etumoki atereto ninche enaa endaa, neidim sii atareto ninche too mpisaii eidimi aatimir netum mpisaau anaake netumoki aitobira iropiyiani naidim ataasie nkule biasharani neidim si aatabol biashara peyie etumoki sii niche atii dukuta ashu aatumoki sii niche aitobira reteni nenye ashu ilkereti lenye anaake enaa embae enye nagira ninye aitumiya naa teneaku naaentoki etipat oleng teneaasi ashu entoki eteneas ltunganak te murua.

Ore ena esiaai naa eunoto olmatunda aalmatunda ta aalmasurin, almaembe, aalmashungwa, aa olpaopaos, ore ena siaai nee netipat oleng teneesi ashu enetipat too ltunganak kumok, amuu ore lmatunda nee endaa to ltunganak kumok, keitumiya ltunganak enaa endaa, ore sii ilmatunda naa keisaidiya ltunganak netum iropiyiani enkata emirata taa, kore ilmatunda nee entoki si naidimi eibelekenyie naaji ropiyiani, nelo ltungani asotu ropiyiani netumoki aibelekenya lmatunda, neaku ore lmatunda nee entoki etipat oleng teneuni.

Ore Enkias niikiyiu naiimu empisai tesirkali naa aikidim nayiu atayiolo ajo akiiyiu Usalama nikiyiu erripore pee etumoki Maisha oltung'anak ashomo Visuuri ashu peetumoki Maisha oltung'anak atisidana nikiyiu si i loan neisaidia yiok sirkali aisho loan pee kitumoki aendelea nikinyiang'u enkishu, nikiponaa ebiasharani nikiisum Enkera, ore sii Enkae toki nikiyiu tesirkali akiiyiu naayi neisaidia iyiok adumu ilturrurri peyie etumoki Olosho ashomo dukuya.

Ore batisho naata oltungani oota impisai kumok naa esapuk oleng amu ikiindim ltunganak ataarr, nikindim laruok ataarr, nikiindim si lmukarani aataresh nikipo aoru empisai, neaku ore oltungani eata mpisaii kumok keifaa ake nipik iropiyiani bank peyie itumoki oltungani atayolo ajo ashuu oo itumoki iltungani aterena biotisho ino piimilo ake nilo apik iropiyiani bank nilo anap iropiyiani cash nikipoi aapo aoru, naaku ore iropiyiani keifaa iropiyiani pee ipik bank peetumoki ltungani ataa menapita cash.

Ore eninko tiniyelou eneba dupoto ooropiyiani inonok naa idol ajo amaa iropiyiani ninoto te rishata naje kebaa inintaasa inosita ake enaa keata faida nayautwa peye imilo ake oltungani aaku itumuto ropiyiani kumok niloito hasara aitumiya ropiyiani vibaya nimaniki ininyalaiye ropiyiani neaku meitosha nado ropiyiani intoki niyeu meeta biashara nintaasie, etu irem olchambai, etu inyang'unye inkishu, neaku ore ltungani keifaa peeta embuku naigerie esiaai nataasie nado ropiyiani naanoto ashu aasiaai nataasie, esiaai neba anaa nanototo nkaik enena to ropiyiani enanak